Ore taa tormarei laang' ekinya oshi endaa tenebo naa kesidai inatoki amu kesidai ina toki oleng' amu, kisaidia iltung'anak lormarei obo pee enyora, nisaidia sii pee eyolouno. Amu ore peeku kenyai kenyake kila oltung'ani lormarei endaa te wueji nemeboita, mesidai iltung'anak pee eyolouno amu kepuo enaa kepuo ntoiwuo esiai nishukunye ade ake teipa, ore ina saa nashukunye ade teipa naa ina saa eyolou ajo kanyo egira nkera enyenak a ipitia aimaa duo, kanyoo egira nkera enyenak aimaa ashu kaa nyamali eeta nkera enyetak tenetoni pookin nenya endaa, nidip niro nenya lomon ninosakini lomon. Naa kisaidia sii ntoiwuo amu etagolo naa ena maisha, neeku ore tenelotu entoiwuoi eeta ndamunot kumok e biashara ashu eeta ndamunot kumok ewoji netumie ropiani, teneton ake aing'or nkera enyenak egira aadala tine wueji netii ashu egira aanya endaa tenebo naake sidai ina, naake isho ina kisho ina metaa kitagol inatoki oleng' metaa ke keyolo ajo keeta ormarei lonyor na ee.

Oore taa tiatua aaji, imasaaa naasishoreki aisujishore tiatua aaji naa, lazima naake peyie etii enkare, amuu enkare naa naisuj, lazima peetae nakre safi naa kesidi sii paa oore igira aisujisho taitua aaji niata osabuni, osabuni sidai loota orng'usil sidai. Naa kesidai sii peyie intoki aata intokitin naijo imbrashini, nimtukuyie inkilani, arashu nintukuyie esimiti, tenetii enkaji esimiti, nintukuyie esimiti peyie eaku safi oleng, neetae sii, isabunini loisujieki intokitin. iime taa kila osabuni eisujieki intokitin, keetae isabunini loisujieki intokitin lomiiri toldukai. Keifaa sii peyie eiata lelo sabunini naa tenemiata, iidim aake nintumia omo amuu imetoronok aake sininye. Oore sii enake toki keifaa sii peyie eiata enkarasha najutieki enkaji, teneeta enkaji iino esimiti, keifaa peyie iata enkarasha najutieki enkaji naa teneidipi aituku enkaji, neitukui enkarasha neiki metoyio paa ore peyie eitokini aituku enkaji taisere, niaku enkarasha safi. Peyie eiaku enkaji sininye safi.

Eewuao aapa orkuak ng'ejuk aitau orkuak lang liopa. Enaa taata tormaase oshi taata mekure oshi taata eishop irmaasae kumok irkarash, mekure ninye eyieu intasati moruak neishop irkarash. Keyieu oshi taata inkumok niaku keishopito aake inkilani kuna kilani aake nayautua ilashumba teilo kuak lenye ng'ejuk. Ore sii enkae toki oore eele kuak ng'ejuk eewuo aaku metaa oore inkera naini meyiolo enkutuk ang' e kiswahili. Amuu keini aake enkerai egirae airorie kiswahili. Oore tenebaya eena kerai enalo sukuul, meetae enkutuk ang' ormaasae te sukuul. Niaku kiswahili aake eyiolo iina kerai neitoki sii ayiolo kingereza iidia kutuk olashumba, niaku ninye aake eyiolo iina kerai. Oore sii aae toki eewuo ele kuak ng'ejuk nelotu aisaidia iyiok peyie kipal irkuaki lang liopa laa torok. Enaa taata emuratare ontoyie. Meyieu, meeta eele kuak ng'ejuk emuratare oontoyie naa oore orkuak lang liopa lazima apa peyie emurati entito enaa peyie emurati ake sininche inkayioni. Niaku eewuao ele kuak ng'ejuk.

Ore nanu ara enkerai esukul, kainyototo tedekenya anaa saa nabo, nainyoto ore entoki oshi naas edukuya naa paisuj enkomom, naik ilala naitobir erwat, naisuja taa, ore pee aidip aisujayu, nalo ayau kule wentoki nainosie shaai etendekenya ,ore pee adip nalo darasa tenaa kaata darasa etendekenya nalo ,ore pee aidip indarasani aienei ,ore dama esaa nanyae endaa edama nashukunye aji nalotu nayeirisho nanya endaa agira ainguraa tenaa kaata darasa. ore pee ebaya teipa, nashukunye aji ore pee aidip indarasani aienei pookin enkolong nashukunye aji ,nalotu taa aji anaa saa tomon oobo. ore pee alotu saa tomon oobo enteipa, nalotu nangas aton ore ake pee ebaya saa nabo, naiteru adol ajo kainyoo ayier aitaa endaa ekewarie naa ina oshi entoki naas nanu the Kila enkolong.